Eng kokwenyu ko miando ne namei lagok saiti ko nebo tung'oek ana ko nebo metit ngamun Nguni ko kasartab robta ako lagok chechang akochamei kochesanen bek

Mpesa ko alan kiyoogun rabinik, saitage kokagee message komokinoe angot kabaa anan ko mabaa, oko kora mpesa ko kochutunen makoraek. Yoege chito kouon kocher rabinik i,sikokeniin, oko kora alan kiyooktoo rabinik koba wrong namba, koiku shidaisiek chechang nia.

Ofisitab National Environment Management Authority neribe ngalekab ropta ak kaititiet en Kenya. Ago toreti isib kolenjin biiik, kou koba ole momiten ropta yon kere kole ropta nenyon ko El-nino ropta non woo. Ago toretote kora biiik che kosich nyasutietab ropta anan ko chhegoip koristo tugukwak.

Biik chechang en kokwenyun chetinye simoishek biik tukul chetinye simoishekkoboishen mesa ak airtel amun kararan network nebo mpesa ak airtel, oo airtel kora imuche iyoktoen rabinikkoiku roisi ninii yoon iyoktoi tukuk.

Kikuren kawatak ko kiboiboishen kibokeng'oe ak kinyokinde chaik, oo kimuche kemin en large scale ak kialda kobaa factory alaan imin tuten siboishen en kaa.

Kasir konoret, imuche ikonor rabiniguk en benki anan ikonor en simoit. Mi kora kou M-Shwari koimuche inde yoto rabinik. Lakini kora benki koimuche inyoru, iregistani en benkit ak iyaat ikonekten ak nambaing'ung siiyoktoi kityo en simoit. Ko yon imoche iwithdrowen, iwithhdroweni kora en simoit ago imuche kora kegonin loan . Ko kigonet, kigomwaita serkalit konet biik agobo loanishek che icheru yon kende konorwet benki anan kogende M-Shwari, kooginet biik serkalit ago kigotoret biik chechang nyaa. Ibu loan inyokoneten, kosomesanen lagok, konamen alak biashara koyaten alak, koalen alak ot tuga, nee. Ko kigoik bo maana kabisa en sobetab biik.

Iyomune Juliana amunee sukul, keng'et ikeei iin chekoo, kawendi akanee tuket asore machanik, komnyeit any koketuye, koroboiboenchi.

Kotoretok nebo imaan biikab kokwenyun en konetishet nekobo biik chemiondos oo okere tesetaa biik komie, boishen ng'ololutichoton aploeni isbii kouu elekokakinetita oo okere kowendi kotoreti kabisaa.

yaaan kichengee poisheet komitei piik konyil aeek konetebe tebutik kekuren (interviewer) konewaluu teputik kekureen (inteviewee)

kingetee akeuun logoeek champa barak komnyee akeistaa palelenik pa kengaaa pakomang juice chechang

achenge karit agetugul nepo karit notok nekiapn anan acheng conductor akalenjii kaalalyee masigeet nyuun akalenjii kapunii garit ako masigeet nyuun ko kamii bagit nelel ako kamii areguu kaplong ako nenyuun kouwaan karek let ko ngiroo chito netindoi imwawaaan siagonin nambarishek chuuk

kiwaee piasinikik ak keunii kotililitu ak indee maah pakoruryo ak ipakach kochumugan mwanii chikaan attyam indee chumbiik akiaaam

achengee chorwaa nenyuunet anan ko chiraniii ak alenji kachilageee ak alenji kamache aipp rapisheek eng pengiit ako kamache itononwaa amun kit nekimache ko kakipandeeet

alenjini mii karik chemaloen eng nyuu ako miteii yugok ako mara ko beit ko eliput ak pokol muut ako kararen ako sitimetvmelipani mitei orit ap rent ichukaaan

nyaluu kwaam piik amitwagik chekararan amun amitwagik chekararan kotinyeee (nutrients) chekararan ako tugul chemiteei ngweeek ,logoeek, yacheii kopendii sipitali (chechk up) ako nyaluu kopendii sipitalii kora kokere kericheeek ako nyaluu kora kouun chito tuguk chemeche koam ako nyalu kwai chito (exercise) amun makoi kimnyaaan puuch

nyaluu iriip chito age tugul ndamuun mii piik alak chimatinyee naet eng tugun checjhang ako magat ketareet kounotet